Ũndũ wa mbere nĩ kwamba kũgĩa na rũgiri, kũirigĩra nĩgetha mwana kana nyamũ ĩngĩũka ĩtĩkagũe thĩiniĩ wa maĩ marĩa mangĩkorwo ho. Ũndũ wa keerĩ, nĩ kũgitĩra kumana na riũa nĩ ũndũ wa maĩ kũhiũha mũno nĩgetha ona nyamũ cioka kũnyua maĩ matigagĩkoragwo me mahiũ mũno. Nĩ ũũru mũno kũiga maĩ ta maya handũ ciana ingĩũka gũtaha no igũe, kũguo nĩ wega makoragwo na harĩa mangĩtahĩrĩra mangĩĩkĩra mũberethi wa gũtahaga maĩ gũkĩra gũtobokagia nginya gĩthima-inĩ gĩkĩ kĩenjetwo haha. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũrigicĩria nĩ gũthondeka haha nyamũ ciũkage kũnyuĩra maĩ, hakorogwo wega, nĩgetha ona wona ng'ombe cioka kũnyua maĩ irĩa igũthi kĩoro hau, irĩa igũthuguma hau no hathambĩke naihenya na wega. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũgitĩra gwĩkĩrwo taero, nĩgetha wona ng'ombe cianyua handũ haha no hathambĩke naihenya, nĩgetha gũkorwo na ũtheru wa naigũrũ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kũrigĩrĩria ng'ombe kana mbũri, kana mahiũ marĩa maroka kũnyua maĩ, gũtoboka maĩ-inĩ macio, koguo hakorwo hekĩrĩtwo mĩkana.

Ĩno nĩ nyeki, nĩ yendagio nĩ kambuni ya Kenya Seed. ĩkoragwo ĩ njega mũno rĩrĩa ũrahe mahiũ na nĩ ĩtũmaga mahiũ maku mongerere iria, na magĩrie mwĩrĩ, na to kũagĩria mwĩrĩ, manyoroke. Nĩ njega mũno tondũ ningĩ nĩ ĩkũraga naiheya, warenga, ũngĩmĩtema ũcoke ũhe maĩ na wĩkĩre thumu na bataraitha, ĩkũraga naihenya mũno. He kĩmera no ũrenge maita ta merĩ kana ũteme maita ta merĩ, na nĩ ĩthundũkaga naihenya. Nĩkũraga naihenya gũkĩra nyeki iria ingĩ na ĩgakorwo ningĩ nĩ njega mũno nĩ ĩrarĩo nĩ ng'ombe wega, tondũ ng'ombe irĩaga kana mahiũ marĩaga makanina ciothe. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩgũkorwo, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũkorwo atĩ ng'ombe ĩno nyeki ĩno no ũmĩhe ĩrĩ ya ngirini kana no ũmĩũmithie, ũmĩige ũkamĩhe hĩndĩ ĩrĩa mahiũ, rĩrĩa gũtarĩ na nyeki, rĩrĩa gũtarĩ na irio cia ng'ombe, nĩ njega mũno. No ũmĩige ĩ hay, irio iria iheagwo nĩ ng'ombe ciĩ nyũmũ. Noho, no ũmĩtinangie ũmĩtukanie.